Mũrĩmi nĩahĩtũkagĩra mathĩna maingĩ angĩgakinyĩra thoko, kwambĩrĩria barabara thũku rĩrĩa aruta maciaro make thĩiniĩ wa mũgũnda. Wa kerĩ, nĩ kũnyarirwo nĩ maabithaa a barabara, a thigari arĩa makoragwo makĩenda mahaki rĩrĩa ngari ĩ barabara ĩgĩtwara maciaro thĩiniĩ wa thoko. Na wa gatatũ, nĩ maabithaa a kanjũ arĩa makoragwo marũgamĩrĩire mathoko arĩa nao makoragwo magĩtia mahaki nĩguo ũkorwo ũkĩingĩria indo ciaku thĩiniĩ wa thoko. Wa kana nĩ mamburũka marĩa makoragwo makĩgirĩrĩria mũrĩmi gũkorwo akĩingĩria indo ciake thoko-inĩ, na oho magakorwo makiuga nĩ mathogora marĩkũ mũrĩmi agũkorwo akĩendia indo ciake namo. Oho mabarabara mathũku nĩmacũngagĩrĩria indo cia mũrĩmi gũthũkĩra barabara, nĩamu nĩcioyaga kahinda karaihu ingĩgakinya thoko.

Mathĩna nĩ maingĩ marĩa mũrĩmi atũnganaga namo rĩrĩa atwara maciaro make ma mũgũnda thĩiniĩ wa thoko. Thĩna wa mbere, arĩ kwaga handũ hega hatheru ha kwenderia indo ici. Kuona thoko nyingĩ itikoragwo ciakĩtwo na gĩkĩro kĩega gĩa gũtigĩrĩra atĩ indo cia mũrĩmi ciĩ handũ hatheru, handũ ha gũtigĩrĩra nĩciakorwo ikĩona thogora ũrĩa wagĩrĩire. Wa kerĩ, nĩ atĩ o mũrĩmi akoragwo akĩendia indo ciake kũringana na ũrĩa akwenda, nĩũndũ wa kwaga thogora ũmwe harĩ indo, kana gĩkĩro kĩmwe kĩa indo ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũrĩmi gũkorwo akĩendia indo ciake hathara. Na wa gatatũ, nĩ atĩ thĩiniĩ wa mathoko marĩa mekuo gũtikoragwo na nyũmba kana mathandũkũ ma heho kũrĩa mũrĩmi angĩkorwo akĩiga indo ciake irĩa ciatigara, ona kana rĩrĩa arendia nĩguo gũtigĩrĩra nĩciakorwo cikarĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wa kana, nĩ atĩ arĩmi matwara indo ciao thoko nĩmakoragwo makĩhahamwo nĩ maabithaa a kanjũ, arĩa makoragwo magĩtia marĩhi na njĩra ya ngungo, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũrĩmi kũnyihia bainda yake, kana ona rĩngĩ gũthiĩ hathara.

Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũrĩmi nĩakorwo agĩkinyia iriia rĩake thokoinĩ rĩrĩ itheru nĩabatiĩ gũtigĩrĩra maũndũ matigaine nĩmakorwo magĩthingatwo. Wambere nĩabatiĩ gũtigĩrĩra mũndũ wothe ũrahutania na iriya rĩu kuma rĩgĩkamwo nĩ mũtheru nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ gĩko gĩakorwo gĩkĩingĩra thĩinĩ wa iriia. Wambere abatiĩ gũkorwo agĩka nĩ gũtigĩrĩa nĩ atĩ iriia rĩu nĩriacungwo ũndũ wa mbere rĩauma gũkamwo, nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ gĩko ona kana mahuti makorwo makĩingíĩra thĩinĩ wa iriia rĩu. Wakerĩ nĩabatiĩ gũtigĩrĩra nĩakorwo agĩkĩra iriia rĩake thĩinĩ wa mĩkebe ya cuma ĩrĩa ĩtagacaga ona kana kũgĩa gũtu tondũ mĩkebe kana mĩtũngi ya plastic nĩkoragwo ĩgĩtiga iriia rĩaku na mũnungo ũndũ ũrĩa ũngĩthũkia iriya rĩaku mbere ya rĩkinyĩte kwĩ mũgũri. Wakerĩ nĩabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩkebe ĩrĩa yakorwo ĩgĩkĩrwo iriia rĩu nĩyakorwo ĩkĩhingwo nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ kĩndũ kana gĩko kĩngĩkorwo gĩkĩingĩra thĩinĩ wa mĩkebe ĩyo. Rĩrĩa iriia rĩu rĩratwarwo nĩrĩbatie gũthiĩ rĩgĩthimagwo ũrugarĩ warĩo nĩguo gũtigĩrĩra rĩtirahiũha mũno nĩguo rĩtigathũke. Okorwo rĩrathiĩ kũndũ kũraihu mũrĩmi nĩabatiĩ gũtigĩrĩra nĩarĩkua na ngari cia heho nĩguo gũtigĩrĩra rĩtinathũka.

Nĩ motungata maingĩ maheyanagwo thĩinĩ wa Huduma Centre. Kwa mũhano ũngĩkorwo nĩ ũrenda marũa marĩa maheyanagwo nĩ rũhonge rwa ũthuthũria rwa borithi ma kuonania wĩna mĩtugo mĩega, no ũkorwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa Huduma Centre ũkorwo ũkĩoywo irore ciaku. Oho angĩkorwo nĩ ũtete marũa maku ma kuonania wĩ mũkenya no ũkorwo ũgĩthie gũkũ na ũkorwo ũkĩheyo marũa ma kuonania atĩ nĩũkoretwo ũgĩte marũa macio. Oho ũngĩthie gũkũ nĩ ũkũheyo marũa ma kuonania atĩ nĩũkoragwo thĩinĩ wa kĩhiko. Na oho ũkorwo ũkĩheo marũa ma kuonania rĩrĩa waciarirwo. Mũndũ rĩrĩa ahurũka nĩabataraga marũa na ũngĩthiĩ thĩinĩ wa Huduma Centre nĩũkũheyo marũa maya ma kuonania mũndũ wanyu nĩakorirwo agĩkua. Na oho angĩkorwo nĩũrenda kwambĩrĩria biacara no ũkorwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa Huduma Centre itiganĩte kũrĩa makoragwo makĩheyana motungata na thirikari cia kauntĩ ta kũheyo marũa ma biacara. Oho angĩkorwo nĩũrenda kwambĩrĩria biacara no ũkorwo ũgĩthiĩ gũkũ na ũkorwo ũgĩthiĩ gwetha rĩtwa rĩa biacara ĩrĩa ũrenda kwambĩrĩria.

Ũgĩ wa kĩrĩu kana tekinoronjĩ nĩyokire gũteithia no ona kũhana ũguo nĩkoragwo na ũguni o ũndũ ũmwe na ũru wayo. Kwa mũhano gũka kwa thimũ nĩkwahũthirie waranĩria kuona to nginya ũkorwo ũgĩthiĩ gwetha mũndũ nginya kũrĩa arĩ, no noũkorwo ũkĩmũhũrĩra thimũ mũkorwo mũkĩaranĩria kana kũmwandĩkĩra ndũmĩrĩri nini ũndũ ũrĩa woyaga kahinda kanini ũkĩringithaniia na hau kabere, harĩa ũngĩakorirwo ũkĩandĩkĩra mũndũ ũcio marũa na kũmũtũmanĩra ũndũ ũrĩa wakoragwo ũkĩoya kahinda karaihu. Oho tuoka nĩ tekinoronjĩ thĩinĩ wa mĩako, rĩu nyũmba iria ciakagwo gwa kahinda karaihu tondũ ciahũthagĩra andũ thikũ ici irakwo gwa kahinda kanini kuona ũrabatara o macini tu nini na andũ anini na nyũmba yaku ĩkorwo ĩkĩrĩka gwakwo naihenya nĩamu macini ici nĩikoragwo ikĩruta wĩra mũingĩ gũkĩra andũ. Oho tekinoronjĩ nĩagĩũkire na maũru mayo kuona thikũ ici kũhũthĩra tekinoronjĩ nĩgũkoretwo gũkĩiga ciana hatĩkainĩ ya kũhũthĩrwo ũru nĩ andũ arĩa matarĩ mĩtugo mĩega. O ũndũ ũmwe nĩũndũ wa gũkorwo kwĩna kwaranĩria gwa thimũ nĩkwagire andũ gũkorwo magĩcokanĩrĩra na kuonana ĩmwe kwa ĩmwe ũndũ ũrĩa ũthũkĩtie ũiguano wa andũ.

He bata gũthiĩ mĩcemanio ya kũhoya wĩra, kuona ũndũ ũyũ nĩ ũkũheaga kanya ga gũkorwo ũgĩtaarĩria ũ ũ ũhoti waku o ũndũ ũmwe na ũũgĩ waku, na o ho gũthiĩ mũcemanio ũyũ no gũkũheaga kanya ga gũtarĩria maũndũ marĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩka. Ũndũ ũngĩ kana ũguni ũngĩ wa gũthiĩ mĩcemanio ĩno nĩ atĩ nĩ ũgĩaga na kanya ga gũcemania na andũ angĩ na kũmenyana na andũ mangĩgũteithia mũthenya ũngĩ rĩrĩa Urakorwo ũkĩmatha wĩra. Na o ho, nĩ ũkoragwo ũkĩgĩa kanya ga kwĩharĩria na kũnoora ũũgĩ waku rĩrĩa ũreharĩria gũthiĩ thĩini wa mĩcemanio ĩno, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra nĩ wandadũra ũũgĩ waku, atĩ ona ũngĩkorwo ndũgugũkorwo ũkĩiyũkia wĩra ũríĩ uuma kũhoya, nĩ ũkoragwo ũkĩmatha ũũgĩ wa gũthiĩ mũcemanio ũngĩ. O ho mĩcemanio ĩno nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩmenya ũruti wa wĩra wa kambuni ĩyo, o ũndũ ũmwe na maũndũ marĩa makoragwo makĩĩrĩgĩrĩra muruti wao wa wĩra akorwo agĩĩka kana akĩhingia. O ũndũ ũmwe, nĩ ũkoragwo na kanya ga kũũria na gũcokeria ciũria ciĩgiĩ wĩra ũrĩa ũrenda gũkorwo ũkĩhoya. Hau naho hagagĩgũteithia gũkorwo ũkĩmenya kana we nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩhoya wĩra ũcio, o na kana nĩ ha ũngĩkorwo ũkĩongerera gĩthomo gĩaku kana ũũgĩ waku.

Moritũ nĩ maingĩ marĩa makoragwo makĩgũmĩra macukuru rĩrĩa me na itanya rĩagũtigĩrĩra atĩ arutwo othe nĩmakorwo magĩkinyĩra gĩthomo gĩa ikĩro njega.Thĩna wa mbere, nĩ ũrĩa ũgũmĩire mũtaratara mwerũ wa mathomo wa CBC, ũrĩa ũrakorwo ũgĩtũma aciari makorwo makĩgũrĩra ciana ciao indo cia gũthoma nacio, ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete igĩtigwo na thutha, kuona aciari ao nĩmaremwo nĩ kũgũra indo iria irabatarĩka, ciana ici igĩtigwo na thutha kuona ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩhotete ikoragwo ikĩgũrĩrwo indo ici na gũthoma mathomo mao matarĩ na thĩna. Thĩna ũngĩ nĩ atĩ mathukuru ma icagi-inĩ matikoragwo maakĩtwo wega na matikoragwo na indo njega cia gũthoma ta macukuru maria me thĩiniĩ wa ma taũni, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra macukuru marĩa marĩ taũni-inĩ nĩmathomithia ciana cio njega gũkĩra ciana irĩa cirĩ thukuru cia gĩcagi. Ũndũ ũngĩ ũkoragwo ũkĩritũhĩra macukuru, nĩ atĩ thukuru imwe nĩikoragwo na arimũ ega na aingĩ na mathomete wega mũno makĩria mathukuru marĩa marĩ mataũni-inĩ, ũkĩringithania na macukuru marĩa me thĩiniĩ wa icagi, marĩa maita maingĩ makoragwo na arimũ anini, o ũndũ ũmwe na namba nene ya arutwo ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria arutwo aya kwaga gũkorwo makĩheyo mathomo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Mũtambo wa iTax wathugundirwo nĩ rũhonge rwa ũngania wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo KRA nĩguo gũtigĩrĩra nĩ rwahũthia motungata marĩa makoragwo makĩheanwo nĩ rũhonge rũrũ na atĩ mũndũ no akorwo akĩona motungata maya arĩ o gwake muciĩ. Agendi nĩmagunĩkaga mũno na mũtambo ũyũ wa iTax kuona mũgendi agĩkorwo agĩũka gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ aratanya gũikara gwa kahinda karaya, no akorwo agĩthiĩ thĩinĩ wa mũtambo ũyũ na gũkorwo akĩhoya gũkorwo akĩheo namba ya thiri ya rũhonge rwa ũngania wa magoti kana KRA Pin, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩahota gũkorwo akĩhũra biacara gũkũ bũrũri-inĩ, o ũndũ ũmwe agĩkorwo nĩarenda gũkorwo akĩgũra nyũmba, mũgũnda kana ngari, KRA Pin nĩĩmũteithagĩrĩria gũkorwo agĩka maũndũ maya mothe. Oho angĩkorwo nĩagũra indo gũkũ bũrũri-inĩ iria cina igoti rĩrĩa rĩũĩkaine ta VAT no akorwo agĩcokerio nĩ thirikari angĩkorwo akorwo akĩenderio nĩ mũndũ wa mũhe rĩthiti ĩrĩa ĩronania atĩ mũndũ ũcio nĩarehaga magoti.

Rĩrĩa andũ mararuta wĩra hamwe, nĩ hakoragwo na bata wandũ acio kũnyitanĩra, kuona ũndũ ũcio nĩ ũrehaga moguni maingĩ, ũguni wa mbere ũrehagwo nĩ andũ kũnyitanĩra, nĩ atĩ andũ nĩ makoragwo magĩteithania kĩmeciria, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria harĩ gũkorwo makĩona anja ya mathĩna marĩa marakorwo makĩgerera, kana motungata marĩa marakorwo makĩheyana, ũguni ũngĩ nĩ atĩ, rĩrĩa andũ mayitanĩra, nĩ makoragwo makĩreha meciria hamwe, na gũtigĩrĩra motungata marĩa marakorwo makĩheyana nĩ makĩrathi kĩa igũrũ, o ũndũ ũmwe nĩ makorwo makĩona anja ya mathĩna maria menamo, na njĩra ya neihenya, rĩrĩa andũ manyitanĩra nĩ makoragwo na ũguni ũngĩ, kuona andũ nĩ mahotaga gũkorwo makĩaranĩria, na gũteithĩrĩria harĩa o ũrĩa mũndũ aragia na ũrĩa ũngĩ, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ wĩra ũcio nĩ wahũtha, na nĩ warutĩka na njĩra ya raithi, ũguni ũngĩ umanaga na kũnyitanĩra, nĩ atĩ andũ nĩ matigagĩrĩra motungata marĩa maraheyana nĩ makĩrathi kĩa igũrũ, kuona andũ moka hamwe nĩ makoragwo magĩkĩra hakiri ciao thĩinĩ wa ũndũ ũcio, na gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩona ũndũ ũrĩa mwega mũno makĩria, wa gwĩka ũndũ ũrĩa makoragwo magĩka.

Rĩrĩa gwabangwo irũrũngano cia maũndũ ma ũrĩmi, ũbati, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩakorwo agĩthiĩ thĩiniĩ wa irũrũngano ta ici nĩamu nĩ ikoragwo na ũguni ũtiganĩte. Wambere mũrĩmi nĩ akoragwo na kanya ga gũcemania na andũ a athondeki a mĩtambo ya mĩgũnda ta matinga oũndũ ũmwe na indo ingĩ ihũthĩkaga thĩiniĩ wa ũrĩmi, nagakorwo na kanya ga kwonio ũrĩa ikoragwo ikĩrutwo, ikĩruta wĩra nĩgwo akorwo agĩtua itua kana nĩ akũgũra kana ndakũgũra. Ũndũ ũngĩ mũgeni akoragwo akĩgunĩka nagwo nĩ atĩ nĩ akoragwo agĩcemania na athondeki a ndawa cia tũtambi oũndũ ũmwe na mĩrimũ, na akonio wega wacio norĩa ihũthĩkaga, norĩa cingĩranĩte na mĩmera ĩrĩa arakorwo akĩrĩma na hau nĩ akoragwo akĩmatha ũgĩ wa ũrĩa angĩkorwo akĩramata mĩrimũ oũndũ ũmwe na tũtambi thĩiniĩ wa mũgũnda wake na njĩra njega. Oho mĩrũrũngano ĩno nĩiteithagĩrĩria mũrĩmi harĩ gwetha thoko ĩmwe kwa ĩmwe kuuma kũrĩ arĩmi arĩa angĩ oũndũ ũmwe na kuuma kũrĩ, iganda oũndũ ũmwe na kambuni iria ikoragwo ciĩkinyĩtie thĩiniĩ wa irũrũngano ici. Na oho mũrĩmi nĩ akoragwo akĩmatha ũgĩ wĩigiĩ kambuni iria ingĩkorwo ikĩmũhe mbeca cia kwĩ, cia kwandandũra ũrĩmi wake.

Atumia aingĩ nimaingagĩra thĩinĩ wa ciama, harĩa makoragwo makiuga nĩ mbeca cigana marĩrutaga o thutha wa kahinda karĩa nogakorwo nĩ mũthenya ũmwe, kiumia kĩmwe ona kana mweri. Na thutha ũcio mũndũ ũmwe kana mũtumia ũmwe agakorwo akĩheo mbeca ici cirĩ kĩmanjĩka. Ũguni wa ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩũtũmaga mũtumia akorwo akĩona kĩmanjĩka kĩa mbeca atagũthiĩ gũkomba bengi kana thĩiniĩ wa Sacco, ũndũ ũrĩa ũmũteithagĩrĩria we gũkorwo ena wĩyathi wa mbeca, na mbeca iria angĩkorwo akĩambĩrĩria biashara, ona kana akorwo akĩrĩha marĩhi ma thukuru, ona kana kwambĩrĩria mũtaratara o ũngĩ wa kwambĩrĩria kana wa kuona mbeca, hatarĩ na thĩna wa gwetha mbeca ici na njĩra nditũ.

Gũkorwo na endia a indo thĩinĩ wa biacara yaku no gũcũngĩrĩrie kwendia indo ciaku na gĩkĩro kíĩ igũrũ na o ho no gũcũngĩrĩrie we gũkorwo ũtakwendia indo. Kwa mũhano, angĩkorwo endia arĩa wĩ nao thĩini wa biacara yaku nĩ marakorwo makĩnyita andũ arĩa moka thĩini wa nduka yaku ũgeni na njĩra njega na makamatarĩria ũhoro wa indo iria ũrendia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ndeto ĩyo nĩ ĩcũngagĩrĩria we gũkorwo ũkĩendia kĩrĩa ũrendia na njĩra ya igũrũ. O ho rĩrĩa wĩ na endia thĩinĩ wa nduka yaku, ũndũ ũcio nĩ wonanagia atĩ biacara yaku ĩ na mĩbango na nĩ biacara ya kĩrathi kĩa igũrũ, ũndũ ũrĩa ũgucagĩrĩria agũri, na ndeto ĩyo ĩgacũngĩrĩria we gũkorwo ũkĩendia na njĩra njega. Na o ho ũngĩkorwo na endia arĩa matarakorwo makĩgucĩrĩria agũri kana arĩa matarakorwo makĩrora agũri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na njĩra ya kũmonereria indo na kũmaarĩria na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire, waya gũkorwo no hathara nĩamu aya magũkorwo magĩkũingatĩra agũri arĩa mangĩgũra indo ciaku.

ĩĩ nĩ nĩmaga mĩciri na o ta ũrĩmi ũrĩa ũngĩ thĩiniĩ wa ũrĩmi wa biacara, mũrĩmi atanambĩrĩria kũrĩma no nginya ũkorwo ũkĩmenya thoko ya kĩrĩa ũrarĩma ĩgakorwo ĩĩ ũũ kana kũũ. Na nĩ ũndũ wa ndeto ĩyo itanambĩrĩria kũrĩma mĩciri, nĩ ndakorirwo ngĩethana na kambuni ĩmwe ĩrĩa ĩtũaraga maciaro nja wa bũrũri na tũkĩgĩa na kĩrĩa gĩtagwo ũrĩmi wa kandarathi. Harĩa twaiguanĩire atĩ niĩ nĩ ngwambĩrĩria kũrĩma mĩciri na mĩciri ĩyo yakinya kahinda ga kũgetha, niĩ ndĩrĩkoragwo ngĩgetha maciaro makwa na kũmatwarĩra, nao magakorwo makĩendia nja wa bũrũri, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ hĩndĩ mĩciri yakwa ĩkaga thoko. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ, nĩ atĩ rĩrĩa ndatigara na mĩciri ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrĩtie gĩkĩro gĩa gũkorwo ĩgĩtũarwo mabũrũri ma na nja, nĩ ĩkoragwo na thoko cia itũra, kũrĩa nyendagĩria andũ arĩa mandigicĩirie mĩciri ĩyo ĩrĩa ĩhũthagĩrwo taarĩ gĩtoero. Naguo gũtigĩrĩra gũtirĩ hĩndĩ ngaga thoko ya mĩciri yakwa.

Rĩrĩa mbura yaga kana yanyiha, ũndũ ũcio nĩ ũcũngagĩrĩria mathogora ma indo nyingĩ gũkorwo makiambata thĩiniĩ wa mathoko. Kwa mũhano rĩrĩa mbura yaga, thogora wa indo iria ithũkaga naihenya ta thũkũma, nyanya, mboga oũndũ ũmwe na indo ingĩ nyingĩ nĩ ũkoragwo ũkĩambatĩra kwona nĩgũkoragwo na ũnyihu wa, wa indo icio ũndũ ũrĩa ũtũmaga bei ya indo icio ũthiĩ igũrũ. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ rĩrĩa kwaga mbura na rĩrĩa irio cia kũhe indo ta mahiũ ng'ombe na mburi cianyiha, arĩmi nĩmakoragwo makĩgĩa kahi, na kahinda karitũ harĩ kũhe ng'ombe icio irio, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ iria nĩrĩanyiha na ũndũ ũcio nĩ ũcũngagĩrĩria thogora wa iria ũkorwo ũkĩambata thĩiniĩ wa thoko. Orĩngĩ rĩrĩa kwĩna riũwa inene, rĩrĩa gwakorwo na mbembe oũ, itarĩ cia kwĩgana iganda cia mũtu nĩ ikoragwo ikĩambatĩria thogora wa mũtu, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria thogora wa mũtũrĩre gũkorwo ũkĩambata na kũritũhia mĩtũrĩre ya akenya.

Nĩũndũ wa thirikari gũtigĩrĩra kwĩna wĩyathi wa thoko gũkũ bũrũrini, mathogora ma indo cia ũrĩmi thĩinĩ wa bũrũri ona gĩcigo kĩrĩa njikaraga makoragwo makĩramatwo na gũterebwo nĩ ũnyihu kana ũingĩ wa indo, na ndeto ĩyo nĩyo ĩcũngagĩrĩria indo ikorwo na goro kana ikorwo na raithi. Kwa mũhano rĩrĩa arĩmi aingĩ makorwo magĩtwara indo ihanaine thĩinĩ wa thoko, thogora wa indo icio nĩũkoragwo ũgĩthiĩ thĩ tondũ arĩmi othe mũndũ akoragwo akĩenda kwendia kĩndũ gĩake gĩthire gĩtigathũkĩre mokoinĩ make. Na ũguo nĩguo gũthiyaga rĩrĩa indo icio cianyiha mũrĩmi nĩakoragwo na kanya ga kwendia indo ciake na thogora wa igũrũ na ndeto ĩyo ĩgacũngĩrĩria we gũkorwo na baida igũrũ nĩũndũ wa wĩyathi wa thoko.

Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndahe ngũkũ ciakwa irio irĩa ciagĩrĩire, wa mbere ta mũrĩmi nĩ kũnyihanyihia ngũkũ irĩa ndĩnacio nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndahota gũtungata irĩa ndĩnacio na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire. Wa kerĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ tu ndiracihe irio irĩa cimanaga na nduka, no nĩ ndakorwo ngĩcihe irio wa mbere irĩa itigaraga rĩrĩa andũ marĩa. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndarengarenga mahúthĩro ma mbeca cia irio. O ho nĩ ndĩrakorwo ngĩcihe igunyũ irĩa ikoragwo ikĩrĩithio na irĩa ikorgwo na ũteithio mũnene harĩ ngũkũ, na njra ya gũtigĩrĩra nĩ ciahe ngũkũ proteins irĩa ciagĩrĩire na gũteithĩrĩria ngũkũ ikũre na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire. O ho kwĩna ũgĩ mwerũ wa gũthondeka irio kũhĩtũkĩra maĩ irĩa ciũĩkaine ta Azolla. Na ici nĩ iratigĩrĩra mũrĩmi ni ahota kũhe ngũkũ ciake irio atekũhũthĩra mbeca nyingĩ.

Waru nĩwonekaga gĩcigo-inĩ gitũ onakorwo ndũrĩmagwo na njĩra nene nĩamu arĩmi makoragwo makĩrĩma waru wao kũrĩa oo na mũciĩ wao. Waru nĩ ũhũthĩkaga na njĩra nyingĩ tondũ waru no ũhũthĩke kũruga mũkimo, na ũndũ ũngĩ waru ũkoragwo ũkĩhũthĩka naguo nĩ kũruga gĩtowero kĩa irio itiganĩte, na oho waru ni ũhũthĩkaga kũruga indo irio iria ciũĩkaine ta chips o ũndũ ũmwe na mbanjia.

Nĩguo kũheyo ngombo ya HELB no nginya wĩyandĩkithie, na kwĩyandĩkithia ũthiyaga rũrenda-inĩ rwa HELB, nogakorwo ũgĩthondeka akaunti yaku, na njĩra ya kũhihinya harĩa handĩkĩtwo wĩyandĩkithie, kuuma hau ũgacagũra wĩ mũrutwo, ũgacoka ũgekĩra namba yaku ya gĩbandĩ, akaunti yaku ya e-mail, na ũgathondeka namba yaku ya thiri, kana password, ikinya rĩa kerĩ, nĩ kũingĩra thĩinĩ wa akaunti ĩyo yathondeka, na waingĩra ũgakorwo ũgĩcagũra fomu ĩra yagĩrĩire, wona fomu ĩyo ũkaihũria maũndũ maku kĩũmbe marĩa makwĩgiĩ, ũkaihũria nĩ thukuru ĩrĩkũ ũthomagĩra na kothi ĩrĩa ũrathomera, ũkaihũria ndeto ciĩgiĩ bamĩrĩ o ũndũ ũmwe na maũndũ maku megiĩ bengi, ikinya rĩa gatatũ, nĩ gũtigĩrĩra nĩ wekĩra mbica yaku ya gĩbandĩ, nĩ wekĩra marũa makwonania nĩ wĩtĩtwo thukuru, ũgekĩra maimĩrĩra maku ma kĩgeranio gĩa KCSE, ũgekĩra mbica ya mũciari ya gĩbandĩ, ũgacoka ũgacokera gwĩkĩra akaunti ya bengi yaku, o ũndũ ũmwe na tũbica twaku tũnini twa kĩrengo, nĩ tuo passport, ikinya rĩa kana, nĩ gũtũma marũa macio thĩinĩ wa rũrenda rwa HELB, ũgacoka ikinya rĩa gatano, ũgakorwo ũgĩcabithia marũa macio, na gũkorwo ũgĩkĩra thaĩni yaku, ũngacoka ũkaima hau, ũkamatwara thĩinĩ wa Huduma Center, onakana wabici cia HELB.

Arimũ a icagi-inĩ nĩ magũmĩragwo nĩ moritũ maingĩ mũno rĩrĩa marahũthĩra mĩtambo ya kĩndigito gũthomithia arutwo. Mũhano arĩ wagi wa thitima kuona atĩ icagi nyingĩ itikoragwo na thitima. Na wa kerĩ nĩ atĩ kũrĩa kwĩna thitima nĩ ikoragwo ikĩũra kahinda gwa kahinda. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩĩkĩra thĩna-inĩ gĩthomo rĩrĩa arutwo marakorwo magĩthoma. Wa gatatũ nĩ wagi wa intaneti kuona icagi nyingĩ itikoragwo na intaneti. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩritũhia mathomo maya.